Kainet Njeri kobo biik chepo kabilet ne bo kokoek ak imuch kokimii chii nekekuren Njreri komosato bo homabay asikopit koya kekuren Njeri yoton ii oletonone karisiek en Homabay, imuch kora ko kit nekiyai biik en komosaton kokuren Njeri ko kicham chichoto anan chepoto kikuren Njeri ko sikobwotwn ko kiyach kokuren kainanoto oletonone karisiek en komosaton bo Homabay.